En bichait Ni imuch Iger Chito negobur kosisigen en bichait niton imuch Iger bik chekatononso en tabataban ko en chichiton komii kobokomonut neo ngab chichiton ko nendet ko kondoindet tab emet Fulani ko Bo komonut Chichiton mising ngab inendet ko Chito nekigichakuan bik chebo emet aln KO bik gab yoton elebo kobokomonut chichiton ngab kigichakuan inendet kobunji eleyobu kondochi inendet ngecheretnekigichokuonji.

En bichait niton imuche Iger minutiet nenyalil nekabur korut akobur kokaranit mising en koroiton ko imuch noton inyoru kobnoton kon sun flower ako en kerutinyu agere akokiragas ko noton ko sun flower tinye kamanut neon mauwat niton anan minutiat niton en community enoton imuche ichopen mwanik chekibaishen en matimuche ibaishen mwaita ab ingwek akonoton imuche ichopen mwaita nemuche ilengei akokibaishe en borta kobur Koi soft (borta ba kamanut ki mising

En kerutyenyun Ole achome en koroi korok koroi ko noton ko laptop nebo hp Imuch iger noton ko nekibore mouse noton ko hp Imuch iger neut noton kokanamdage noton ko kilamit en pichainiton amun achome hp ngab tindoi noton kabwatutik neo noton kebore storage tindoi kamanut neo ngab Imuch noton koburto anan konamda ge ngalek Che Chang anan ko tuguk cheu project noton ne tot kotoret chito nebo community anan ko chi age tugul en oliton

En pichait niton imuch Iger eut noton neganamdagen noton simoit tab eut ooh simoit niton Kobo komonut mising en bik gap Kokwenyun niton ko imuch bichuton koboishen en kobirto Alan imuch kora kebirchi ago en simoit niton bogomonut simoit niton misiing ngap imuch kebirun AK ibirte en simoit niton koimuch ibir pichait asitun ibwaten en kenyniahek chiton en taisimiit niton Kobo komonut mising ngab noton imuch ichesanen gemitiek yon kebue iseret Alan KO yon kebur Buch fkimiten gaav 😌notonga imuche kotoret pple korotortin kiiger tuguk cheu tuhu n by indii notot koburune tuguk missing chechang middinhsimoit nito simok mising en en betkokqwwtukkmhk no hi hi ken